Yon ko sibitali, ako agere lakwet nekakiadmiteni yaani kakiker eng sibitali, agere koen nyeruen komakararan, makitandet ne kararan ako lakwaniton ii kokachulken katok kole mnyani, ak kotuchken ak sitit ,komi akineb taban yu neribe nekatobot eng kitanda kikuren inendet caretaker, mara ko kamet anan ko relative anan ko netubcho ko yan koraa agere kakiyat tirishet, akagere lakwani kou nekokakirutyi bek ngamun tinye kit nelel eng neut, ko kion lel ko non ingerutyi bek chito keminchin neut, ko koraa agere kitandok karub ken katok kele makararan management.